Kore impalai naayiouni ingira aikikwanuni ina palai narewieki ingarin te NTSA, naa keyiuni empalai naitodolu ajo ishomo ina kisoma arashu sukuul narewieki ingarin. Naa keyiuni sii naa iata ilarin tomon o ile neilep, neyouni sii metaa kedoli aajo indimu ina siai. Naa ilo ayiaya ina palai aiger aomonu ina palai narewieki ingarin, ninchooyo sii empalai naitodolu ajo italaa entoki pokin nayieuni pee itilaki atutumo ina palai.

Ore impalai naayiouni ingira aikilikwanu ina palai narewieki ing'arin te NTSA, naa keyouni empalai nautu ajo ishomo sukuul narewieki ingarin, o enaitodolu ajo indipa ina sukuul, naa ore sii, naa keyouni naa iata ilarin toon o ile nelo kwee. Neyouni sii ometaa kore tenikidoli ajo indima ina siai, naa ore ilo ayiaya ina palai aiger aomonu ina palai narewieki engarin. Neyouni sii empalai naitodolu ajo italaa entoki pookin nayieuni peeyie easieki ina siai.

Ore eninko tenkisuma oltung'ani peyiolou ena siai naa ore enedukuya eng'as aing'oru ewueji sidai nemetii esoitok nemetii sii ereyiata arashu eng'oru temurua sidai pitum aisumie ene wueji ore enkae ore pesum oltung'ani nilikii pee meeku keeta ninye enkiuretisho petumoki aibung'a ena mbae tesidano ore sii enkae nilikii Ajo kaji enkop pimbug ena baisikili peyie meurori naa kaji enkop peyie eboin ena dukuya au ena kwee enye peyie mipug tenkoitoi nigira arewue

Kore ena baye naa kera netipaat oleng, amu ena baye na keyau ltung'ana kumook tenebo. Neitokii ena baye aitogol loik lo ltung'ana amu keaku kekweet ltung'ana ana akee. Neitokii sii aaku kereet ltung'ana ana baye amu kiwang'ee nkibiribirat o ntokitiin kumook, amu keaku keitumia ltung'ana erishaata enye aitobiraki. Naa keyau sii aitokii olkuak sidai.

Kore enamashini e HMI, kera sidai oleng te technology amu, kitelelek esiai metaa mera orkasi sapuk toltung'anak, nitoki enamashini apik, kepik kuna palai naigeri teneng'oji peyie meimin ake, ama peitumiari terishata naado. Nitoki si aret arrip irkiliku loigeroki tiatua ine, peemetai ake enepuo, au pemeimin. Naa kitoki si arretenu lolo kiliku metaa kelio ninche.

Kore esiai naas ilaremok pee eduaya emokunoto ong'uesi nanyai endaa, naa kore enedukuya, nikar imukuntani enche, pee mitoki kuna ng'uesi ajing' ainos enadaa. Ama ainyel endaa. Kore si enkae, kore enaare naturuno, neikarrari pemitoki ayau kuna ng'uesi enaake eyau enkure, neponu aok inaare petum atijing' emukunda. Kore si enkae, nelikoo tokulo arikok long'uesin au kulo tung'anak long'uesin arashu lontimi, pee eikarraa ng'uesi enche pemitoki aponu atua lorere, aponu ainyel endaa enye.

Kore tanadol ena naa, kore entoki nalotu indamunot ainei, naa kadol epuku isiaitin kumok tiatua olosho lang'. Kore epuku nenia siaitin, nitoki si aaku kore ina community ang' kebulu, tenabae amu, keeku ketum ninche impisai, naadumunye iltung'anak omena tiatua ilosho lang', nitoki si aaku kore enabae kebol inkotei kumok tiatua ilosho lang' amu kitobirieki ebaki nena pisai irbaribarani, petum iltung'anak aima, mitanyamal ninche tenkata napuo ninche ai safiri.